Nĩharĩ bata rĩrĩa ũrakĩra ngũkũ ciaku kana okorwo nĩ thungura ũrĩithĩtiĩ kana mburi. Ndũgakirimithanie nyũmba ya cio nĩgetha ndĩgakorwo ikĩgĩa nduma mũno na gĩtumi kĩngĩ ya gũkorwo ũtagũkirimithania nyũmba ĩo, nĩgũkorwo ũkĩenda ũtheri woingĩre na gũkorwo kwĩna rĩrĩa rĩega thĩiniĩ wa nyũmba ĩo nĩgetha nyamũ ciaku cigĩikara wega na nĩguo gwĩka ũguo kĩrĩa ũrabatara nĩ kwaga kũhũrĩra mbao kila handũ kũndũ kũmwe ũgwĩkĩre neti na weka ũguo nyamũ ciaku nĩigũkorwo ikĩona rĩrĩa rĩa kũigana na ũtheri wakũigana .